Chiemoni iluongo ni oduma. Gwenge moko iluonge ni bando, igole e puodho kendo iridho toke to iketo mach gi sing'enge e wiye. Ibule, kisebule to en koro gima inyalo cham e yo makare kendo okelo gikmang'eny e del. Okelo teko e dendwa to en carbohydrate.